Ee pae ore enagira aasa tene naa odolita ajo ketii ilewa netii intomonok netii inkajijik ,etii enkiwanja naigiranieki adolita ilewa ajo keshipa ninche oleng egira aata entoki naji exercise ore ena exercise naa enenchipai amu keesitai enaa entoki naji team work ashuua naboisho ore naa ninche naa kegira ninche aata entoki naji free time arashua esaa epesho nagira ninche aiguran tooltimito lenye tiatua esiai enye .

ore tenaisum iltung'anak ena baye naa kajo naa nanu piilo aitereu kegira ninche aas embaye sidai oleng uh, entoki naji practice ashua neji tenkoitoi oolashumpa body building ashua enchatata osesen kegira ninche aashet iseseni lenye peeku naa kidim akwata nidim ataas esiai sapuk pookin nayieuni ore ena naa embaye sidai oleng neeku kincho Enkai enashe amu idolta naa ajo etii ninche exercise negira iltung'anak aisum ninche keeta mpaka ormalimui lenye.